Gũkũ nĩ gũtubĩra kana gwĩthambĩra, nohote kũruta mũndũ na njĩra ithatũ, njĩra ya mbere nĩ nĩ nĩnyingĩre maĩ-inĩ thĩiniĩ ndubĩre kana ndĩthambĩre, ona ndarĩkia gwĩthambĩra ndĩmwĩre arore ũrĩa wothe ndĩreka, ona arora ũrĩa wothe ndĩreka ndĩmwĩre rĩu nake oke agerie gwĩka ũrĩa ngwĩkaga, o ndĩmwĩroreire, nĩgetha ndaga ndagatue gũthererio nĩ maĩ. Njĩra ĩyo ĩngĩ ya kerĩ ingĩhũthĩra nĩndĩmwĩre oke thĩiniĩ wa maĩ, akome na ngara ndĩmũnyitĩrĩre haha ngingo-inĩ, njoke ndĩmwonie ũrĩa mũndũ ahũraga maĩ akĩhũthĩra moko na akĩhũthĩra moko na magũrũ, nĩgetha ahote gũtubĩra. Njĩra ĩyo ingĩhota kũruta mũndũ ahote gũtubĩra kana gwĩthambĩra nĩ kũmũtwara harĩ mũndũ ũrĩa ũrutanaga, ũrĩa ũkoragwo ũthomeire kũrutana gũtubĩra kana gwĩthambĩra, ndĩmũrĩhĩre onakorwo no kĩrathi igĩrĩ kana ithatũ oke onio gũtubĩra nĩ mũndũ ũrĩa ũkoragwo ũthomeire wĩra wa kũonania gũtubĩra.

Tũtũ nĩ twana twĩ cukuru no ũrĩa nĩ mwarimũ wao ũramonia gũthaka na nĩ ũrona ciana ici, cukuru-inĩ ĩno ti othe mahotete kũgũra nguo cia cukuru, amwe mena nguo cia mũciĩ, arĩa angĩ mena nguo cia cukuru, iria cikoragwo ci cia cukuru kana iria ciĩtagwo yunibomu. Nĩ anini mahotete kwĩgũrĩra, aya angĩ mena nguo cia mũciĩ, arabu nĩ ũrona mwarimũ ũrĩa ũramarora ũrĩa marathaka, nĩgetha amarore nĩgetha matigatihanie, ĩĩ nĩwe mwarimũ wao

Ũyũ nĩ fundi wa mbaũ ,na ahũthagĩra gwaka indo akĩhũthĩra mbaũ, noake ta metha, itanda, itĩ eh ndiroo ciothe ahũthagĩra, akaga akĩhũthĩra mbaũ. Indo irĩa mũndũ abataraga nĩiria araruta nacio kĩndũ ta mũcumarĩ, hena thoo, hena rada, hena nati icio ciothe cihũthĩkaga kũnyitithania kĩrĩa mũndũ arathondeka.